Tijni en tij puro gi dhok. Ng'eny ne e dala, ji mang'eny puro gi dhok gi kweru. Puro gi dhok dwaro ng'atachiel kata ji ariyo, ma ng'atachiel komako kweru to ng'at machielo sembo dhok. Ng'eny ne, ng'ama nweng'o ne ni piny ma ok nyal yudo pesa mar yudo godo tinga mapuro to tiyo gi dhok, gi kwer dhok e puro.

Kaka japiny ma onge kod tich, inyalo chulo SHA kokadho kuom tijeni matindo tindo miyudo. Tek ni ka dwe orumo tiyudo pesa moro matin ma idhi ichulo kata ma iketo. Ni mar SHA konyo ahinya ka ng'ato tuo, kendo kidhi osiptal to kar tiyo kata chulo pesa mang'eny, to inyal thiedho kokadho kuom SHA mari.

Mae en tich mar puro mar alot. Puro nigi nengo maduong' ahinya e alwora wa. Nimar mokwongo ochiwo chiemo ne ji mang'eny. To kopogore gi chiwo chiemo bende ochiwo pesa kokadho kuom uso. Ka ng'ato osepidhalot mobedo maber, tonyalo tere chiro. Kosetere chiro, touso toyudo pesa monyalo timogo gik mamoko.

Okumba mar ngima en gima ber ahinya to ji onego tem matek maondo bed kode. Mokwongo, ober ni mar ka iyudo chandruok gi ngima ni ma apoya nono kata jaodi moramora. To inyalo tiyo gi okumba mar ngima ni mondo iyud konyruok e yo mapiyo piyo. Seche moko chandruok nyalo biro ni sama ok igeno kendo ok iikori. Seche go okumba mar ngima konyi moloyo.

Mokwongo, gima waneno kae en budho gi susa. Budho ti kokadho kuom susa, ka susa ose ti to kodhi chako wuok ma loso budho kuom susa. Omiyo an tijni ahere nikech en tich mar pur. Pur kelo gi nyago gik moko ma beyo mang'eny ma konyo ji. Budho ahere nikech en chiemo. To kopogore gi bedo chiemo, ochalo yath. Nimar, en chiemo ma medi gik mang'eny e del. Kendo alot be mar susa miyi ngima maber, omiyo owinjore wacham chiemo machalo budho kata susa.

Ase ndikora gi SHA, kaka nandikora gi SHA en ni. Ndalo mane sirkal owacho ni wauok e NHIF, kwadhi tiyo gi SHA, negiketo yo mayot ma ng'ato ka ng'ato nyalo ndikore godo gi SHA kokadho yor simu. Omiyo nokochuno ni nyaka idhi e osiptal, kata nyaki dhiye ofis mar piny owacho eka indikri gi SHA. Nandikora gi SHA kokadho kuom yor simu, bang'e, koro nachako chudo mitimo bang' dwe ka dwe. To nikech ondika tich, ing'ado ga koae tich e mshahara mara kaeto ichulo na godo. Mondo kinde ka kinde, sa asaya matuo, kadhi e osiptal manyo thieth to achiwo namba na mar SHA to ithiedha maonge chudo.

Ka an jatend thieth e kaonti mara, yore manyalo kelo kokalo kuom yore thieth mag mbui en niya. Mokwongo, anyalo keto ni ka ng'ato obedo ma tuo, to inyalo yudo nitiere dakteche e mbui ma inyalo wuoyo godo. Minyalo nyiso kaka iwinjo, kendo gima timi. Keto bang'e, ka daktari oneno ni ok en gimoro malich ahinya, tonyalo nyisi yath minyalo nyiewo kamora mora machiegni kodi tiyudo kony. Kopogore gi mano kendo, bende anyalo keto ni ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa duto te midware e osiptal eka thiedhi. Omiyo anyalo konyo jgo ma onge nweng'o mang'eny, anyalo konyo gi e chulo SHA. Kase konyogi chulo, to koro ginyalo yudo thieth kamora mora e yo makare seche duto.

Tijni ok en tich matek, tijni dwarore mana ni ibed ng'ama nyalo somo kendo ng'ama ong'eyo tiyo gi kompyuta kata lony ma nyasani. Kise ng'eyo mago, to inyalo puonji apuonja kakinyalo dhi e mbui sa asaya to iyudori gi doho ma malo. To indiko gimora indiko ichwalo ywak mari kokadho yor mbui. Koro okochuno ni nyaka idhiye achiel kachiel nyaka e apis margi.

Kaendi gik moko mang'eny nigi nengo. Mokwongo mae en kony mar rowere, nyithindo, mine to kod jogo ma nigi hinyruok mopogore opogore. Omiyo kae gik ma nigi nengo mokwongo gin lewni mabeyo beyo mong'aw kanyo ero go, mago nigi nengo. Marariyo, gin gik mokete mesa kanyo, mago bende nigi nengo. Kopogore gi mano, bende jok manie picha ni bende gin jo ma nigi nengo. Nimar gitemo konyo oganda kokadho kuom chiwo negi gik mopogore opogore ma ok giyud e ngima gi pile ka pile.

E picha ni, nitiere Huduma Centre ma kunde mopogore opogore. Huduma Centre en kama nigi nengo ahinya, nimar en ofis mar piny jatend piny ma konyo jopiny e gik mopogore opogore. Mokwongo nyalo bedo kata ni iwito ID mari tidwaro machielo, inyalo dhi Huduma Centre. Gimoramora midwaro motenore gi piny mar Kenya to inyalo dhi to ipenjo Huduma Centre tikonyi mapiyo piyo kaka dwarore sa asaya.

Gik ma dwarore kata ng'eyo ma dwarore mondo ing'e tijni en mokwongo nyaka ibed gi mbui matiyo makare. Marariyo, nyakibed gi simu kata kompyuta mondo itim tijni. Kisebedo gi gik moko ariyo no, tibedo ng'ama osomo ma nyalo somo mongeyo somo, to inyalo tiyo tijni. Inyalo dhi e mbui mae e-Citizen. Kise dhi e mbui no, to imanyo gimora mora ma idwaro kanyo. Gimoramora ma ichiwo gi piny mar Kenya inyalo neno kanyo tiyiero ma idwaro.

Picha ni nitiere gi joma nigi nengo ahinya, to ahinya ahinya picha ni nigi ker mar Kenya. Jatend piny Kenya en ng'ama nigi nengo ahinya, nimar enema orito piny Kenya duto te. En emoneno ni gik moko odhi makare kendo ji odak gi kwe kendo eyo ma kare, omiyo en ema en gi nengo ahinya. Jomodong' gin jo dongo mag jo Masai, kaendi gibedo kendo gichamo ring'o.

Gima biro e pacha kaneno kae National Treasury to en pesa. Kaendi emitime bajet mar piny mangima. Kaendi ema dichiel e higa to jotelo bedo piny to go bajet ka giwacho ni pesa kaka pesa tiyo. Gi chiwo kendo migao ka migawo giketone pesa mowinjore kode. Omiyo National Treasury kae ema wach pesa duto te mag Kenya mangima ilosie.

Kae endi chalo osiptal, kendo aneno ka nitiere otanda ma jatuo ninde. To kopogore gi mano, bende nitiere monitors ming'iyo godo jatuo. E alworawa e osiptendni mang'eny nitiere magi, gibed osiptendni mag piny owacho kata mago mag ji giwegi. Mora mora kidhiye tidhiyudo otanda ni ma jatuo ninde, to kendo gi monitas ming'iyo godo jatuo gi.

Ka aneno gini to gima biro e pacha ahinya ahinya en mbui kod siasa. Tinde ji mang'eny tiyo kod mbui e ng'eyo gik matimore ahinya ahinya to e yore siasa. Ka gimoro otimore, okochuno ni tinde ng'ato nyaka winj lendo e redio kata ne lendo e TV. To ka in gi simu mar ong'we yamo manyalo dhi e mbui to inyalo tiyo godo e ng'iyo gik ma piny wacho kendo e gik ma timore. Ahinya ahinya e yore siasa, yore thieth, kata gigo mamoko. Omiyo mbui osebedo ka konyo ahinya e nyiso ji gik madhi mbele, ok e pinje wa ma kende, to kata mana nyaka gik matimore e pinje ma oko.

Gini nikod nengo maduong' ahinya e alworawa, nimar gikonyo e thieth mokwongo mapiyo piyo. Nyalo bedo ni ng'ato ohinyore kata nitie jatuo mohewore ahinya, to mondo iyud thuolo mar gole dala kata kama entiere nyaka osuptal nyalo kawo sa. Omiyo jogi gin joma konyo kendo gibiro gichopo mapiyo ahinya, bang' chopo to ginyalo chako thieth kata kapok gichopo jatuo e osiptal. Ginyalo thiedhi gi dala kuno, kata ka tuo ni omedoretek ahinya to giting'i giteri ka githiedhi. Kendo giteri ma piyo piyo ahinya. Omiyo jogi joma long'o nimar gikonyo e ngima.

Kaendi gik ma nigi nengo en ni gik ma onego otim ka pok miyo mapek okonyore. Ahinya ahinya wayudo ga ni mine kapok okonyore nitiere gik mang'eny ma onego puonjgi kendo ma nyaka gihikre godo kapok gikonyore. Omiyo moko kuomgi nyalo bedo ka kata mana dwaro, kata ng'eyo, kata jipo mar nyisogi ni gidhi konyore mayot. Kopogore gi mano, nyaka puonjgi kendo manyis jo odgi kochiwo jonyuol ma moko kaka wuon nyathi kata nyithindo ma moko ma gintiere godo ni gishi bedo gi nyathi machielo. Omiyo nyaka gihikre ne mano, kopogore gi mano kendo, nyaka nyis miyo ma pek no ni seche moko ka ng'ato nyuol, onyalo bedo gi chandruok moko. Omiyo mago gik manitiere kendo manyaka ohikre ne.

Boma maduong' e piny Kenya maparo ni nitiye kendo nigi kuwe kendo ji odakie ahinya en Mumbasa. Gimomiyo aparo kamano en ni en kama okue kendo kama ji mang'eny ohero ahinya, kendo joma odakie alwora kanyo bende gin johera. Omiyo sa asaya midhi kuro tidhi yweyo, ka iyweyo e bath but pi kendo kiyudo hera kokadho kuom jomodak machiegni kodi. Omiyo an aneno ni Mumbasa e boma maduong' ma nitie kendo oromo dakie ko pogore gi bombe ma moko.

Gini ng'enyne othoro yudore mana e osiptende. E alworawa nitiere osiptende mang'eny, omiyo koro othoro yudore mang'eny ahinya e alworawa. Gimitiyo kode e timo, en ni ka jatuo odhi e osiptal to otuo ahinya kendo ohewre ma seche moko ok nyal yud kata ler e lwete, inyal ketne godo yath to kopogore gi mano bende inyal tigodo e medo ng'ato pii sama ma ng'ato tuo ahinya kendo oonge muya to dende dwaro pi. Omiyo en gima konyo ahinya e osiptende.

Gik manikaendi gi duto nikod nengo, nimar gin gik ma ochiw gi sirikand piny mar Kenya mondo okony jopiny e timo gikmoko e yo mayot kendo mapiyo piyo. eCitizen kata mbui en okonyo mondo ok ochuno ni ng'ato nyaka dhi e ofis mar piny eka okonye, to idwaro mana simu kod mbui to ikonyori in owuon kama intiere sa asaya. Omiyo en tich mayot, ikawo mana simbi to imanyo eCitizen, kisemanyo eCitizen tidhiyudo gikmang'eny michiwo. Imanyo gino midwaro to idiyo mano bang'e to idhi mana yudo konyruok mapiyo piyo.

Kaendi wach man kod nengo en ni thoro dhi e osiptal, ng'eyo chal mar ngima mari. Iyudo ni ng'eny ji dhi mana e osiptal sama gituo ma gihewore ahinya. Ng'eny ne ng'ato kowinjo ka tuo, todhi e od ya uso yath, tonyiewo yath tomuonyo, to mano ok gima ber. Dwarore ni ng'ato, bang' ndalo moro kata ka obedo ni okituo, tidhi to daktari ng'iyi. Ong'iyo dendi yo kuonde mopogore opogore, kendo onyisi ka nitiere gima nyalo bedo ni rach. Omiyo ji dakteche ose jiwo ji mondo othor limo kuonde mag thieth, ahinya ahinya mondo giyud chal mar del gi. Okonego bedni ng'ato dhi kar thieth, mana sama otuo kende.

Aneno ni kar ywayo welo ma biro neno piny ma ji ohero ahinya en Maasai Mara. Nikech Maasai Mara nigi lee mopogore opogore ma ji dwaro neno, to mano en gima ng'ata ng'ata obed nyathi, ng'ama ng'ongo nyalo dwaro neno. Omiyo oywayo welon mang'eny ahinya. To kendo machielo, Maasai Mara nigi kit le ma opogore opogore, kendo ma ok thor yudi kuonde mamoko. Omiyo ng'ato nigi mijing'o kendo dwaro mar dhi neno le go maonge kuonde mamoko, omiyo gidhi Maasai Mara. To kata kamano, nitiere bende joma ohero Lamu. Ni mar Lamu be en kama ber mar yueyo kendo ma ng'ich machiwo mor. Omiyo ji opogore opogore. To kata kamano aneno ni bang' ka ng'ato osebiro moneno Maasai Mara, to nyalo dhi yweyo Lamu. Omiyo giduto te gin kuonde mabeyo maywayo welo.

Tijni en tij thieth to en gi dwaro mang'eny ahinya. Achiel kuom dwaro en ni nyaka ibed ng'ama osomo malong'o. Nitiere nengo kata kama onego bedni sombi ochope kendo kaka ni itimo e somo ok en aena somo nyaka ibedni isomo isomo thieth kama owinjore kendo ikalo e yo mowinjore nimar mae en ngima dhano omiyo bedo daktari kata laktar dwaro somo kendo paro maliw seche duto te kendo rieko mang'eny ahinya emomiyo ok ji duto kata ng'atangata manyalo bedo daktari. Kopogore gi mano, bende odwaro chuny nimar daktari en ng'ama tiyo gi ji mopogore opogore, jomoko gin joma tuo ahinya ma seche moko wuoyo godo nyalo bedo matek kata winjruok godo tek. Omiyo nyakibed ng'ama nigi chuny mar winjo kendo mamuol manyalo konyo jatuo moroamora.

Kane adwaro ni okowna gik moko kokadho eyo mar ong'ue yamo, to ok ayudo gigenago e saa mane wawinjore go gi jauso, to anyalo gonegi simu mondo apenj gi gima omiyo gigena odeko mwanduga odeko. Kata gima omiyo pok gichopo. Kata kopogore gi mano, bende anyalo ooro negi oote machuok mana katiyo gi simu kapenjogi ni mwandu ga nikanye kata gima omiyo mwandu na odeko chopo. Tinde ji mang'eny tiyo gi ong'ue yamo kata ji uso kata timo hala kokadho gi yo mar ong'ue yamo. Omiyo ok ochuno ni nyaka idhi ir jauso eka iyud mwanduni. Mwandu ni inyalo chopo kata ok ing'eyo jausono, mana gi yoo ong'ue yamo to mwanduni chopo.

Ka in jauso kata obet ni in janyieo to ninyieo gimoro to obudho kapok okelni, gima inyalo timo en ni inyalo gocho, kigocho tinyalo penjo ni mwanduni ma ninyieo chopo karang'o kata ang'o momiyo ne gideko. Kopogore gi mano bende inyalo oro ote. Inyalo oro ote machuok kipenjo kuma mwanduni nitiere. Kopogore gi mano kendo, bende in iwuon inyalo dhi achiel kachiel mondo ing'i kata ing'e gimomiyo mwanduni obudho. Omiyo mago duto te oyieni timo kaka janyieo bende kaka jauso ka ineno ka seche ma ne iwinjorigo gi janyieo ni iketone mwanduni okiketo inyalo gochone ting'ise ni mwandu manonyiew dhi deko kata dhi chopo odiochieng' machielo mopogore gi mane uwinjoru.

Ka nitiere ng'ikruok e kindi ja uso gi ja nyiewo, to janyiewo otemo chopo kokalo kuom mbui mar imel tokoyudi. Onego bedni e seche miyudo ote no e yor imel, to inyalo ndiko ne kinyise gimomiyo nok iyudri kata gimomiyo ng'ik ruogno ne nitiere. To kopogore gi mano bende, inyalo temo gochone nimar gocho dhi mapiyo moloyo ote. Ote nyalo ga chopo to seche moko ng'ato okoneno. Omiyo ka obedo ni in gi namba ne mar simu to inyalo gochone kilerone gimomiyo nitiere ng'ikruok, kata kuma ng'ikruok nowuoke. To kata kamano, pod inyalo mana tiyo gi mbui mar imel, kiloso kode kinyise gimomiyo nitiere ng'ikruok. To e seche duto te kiwuoyo kode, nyakibed gi duol mamuol kendo ilerne gima notimore e yo makare.

Bang' kinde gik moko oselokore mang'eny ahinya. Mokwongo en ni mondo ne ibed gi certificate ni, nyaka ni idhiye apis mar piny owacho in iwuon. Eka i rijista ohandi mondo bang'e iyud satifiket ni. To tinde inyalo tiyo gi mbui ki ikwayo mondo mi iyud satifiket mari. Omiyo okete mayot ahinya ni ji duto te ma nikuonde ma nya bedo ni boyo kata gi apis mar sirikal.

E i nyanza nitiere nam achiel maduong' ma ong'ere ahinya, en nam mar Victoria. Namni okawo kuma lach ahinya e i nyanza ka entiere Kisumu, oyudore Homabay, entiere nyaka yor Sindo kochomo Migori bende, omiyo en nam maduong' ahinya mosekonyo jo nyanza e gik mopogore opogore. Mokwongo ji luwo rech e nam omiyo giyudo chiemo. Kopogore gi mano, bende ji nyalo tiyo gi nam kagiidho yie kagiwuok kamoro achiel nyaka kumachielo, omiyo seche duto te ok ochuno ni nyaka iti gi ndara, inyalo tiyogi yie e nam seche moko kata waterboat.